Ore enanarikino neas ilaramatak pee itadou garama e siai naijo ene ndaa naa pee mitoki ailepie indaiki enye, nitadou indaiki naa inakata idim iltung'anak pookin ainyang'u, iltung'anak lemidim ainyang'u oloidim ainyang'u naake eeku ake idim ainyang'u. Nitoki sii aaya sokonini nataana nimitoki aaya neelakua amu inakata naa edol faida tiatua enkiremore enye.

ore nile perch na osinkiri sapuk oleng kisapuk ninye na kepirr na kenya ninye kuna kukuni enkare nitoki si anya ,kuna kukuni napuo puo tiatua kujit, niche oshi ninye enya naa kitabulu oshi nena kukuni nile perch oleng.

ore entoki nanarikino ilaramatak loo sinkir negelu, egira agelu sinkir naa king'or ewueji neitoriori ewueji nemetii ildonyio, eitoki sii aing'or tenaa ke wueji netii ororei sapuk, tenaa ewueji nipik isinkir ine wueji, kake tenemetii ororei sapuk, naa ipik isinkir ine wueji. ntoki sii aing'uraa tenaa ketii enkare naitumiyae, naa ipik isinkir ine wueji.

Ore imoyiaritin oosinkirr naa ketii emoyian naji Fungal disease, etii sii enaji parasitic disease netii sii bacteria disease. Ore bacteria eishoo taata osinkirri metaa keeta nkidondani tiatua osesen lenye. Neeku sii keeta nkonyek naijo yaani ijo mewang' nkonyek osinkirri. Naa ore sii eningo peidol kuna moyiaritin, naa idol ajo meitoki osinkirri ashipa, meitoki sii aku keeta nkiloi oshiake naata nedung' nkiloi, neitoki sii aku idol sii osinkirri eloito amu keeku melo te speed oshi nalotie keeku kelo akiti, naa keilepu sii oriong' enkare.

ore entoki aitayu sinkir teramatere oo sinkir. naa labda aitayu isinkir oomuoi, aitung'uaa ile memuoi, amu tenetoni pookin tenbeo, naa ore kulo loomuoi naa keshurtaki kulie emoyian, neeku ina oshi eji aitayu sinkir, nelelk sii etii isnkir lemesidan duo ake oleng',neeku kenarikino, neitayuni, neitayu ilaramatak isinkir lelo lemesidan, pee etumoki naa kulo loo duporei aatotoni nebulu aitobiraki.